Melauni akaita endaa amu ketumi endaa nanyai. Ore pee ekesi olchamba olari musima nemelai endaa neoru iltungak esumash neaku mepukori. Ore ninye esumash naa entoki natodolu osina kake ore ake pee eeku keeta iltunganak endaa nanya naa, keoru esumash neiwuangie osina. Ore are, teneaku keiremishoi naa kigeri iltunganak naa ketumi esiaai netum iropiyiani naaretie ate.

kainyio paa ene tipat ena mbae temurua inyi ore ena mbae ena enadolita tee mpisha naa kadolita Ajo emiritaa oo baoi ore enetipat peas ena naa ore era olamirani arashu orbiasharai ore dupoto nitum easita enaa naa etum ataa biashara eno sidai nigira atunie eropiani niasie esiatin enono nigira naaji ainyangunye endaa nigira asiae maendeleo neeku ore nkae duputo kidimayu naa ekigeroki eyieu Tena siai emirata oo baoi neeku ore enikoo pee enetipat tee murua naa kigeri oltung'ani nelaki eropiani esiana kila enkolog netum naa ninye eropiani

Kaku oitoi eiboorieki neterit pee meya enkare tenebo wenkitadoyiorotoe valio enkulupuoni toonkiwanchani enkiremore .Ore nkoitoi naitadoyiorie oltungani nekare na itur irmutaron ashu itur eweji neibooyo enkare pee melotu naa tenkoitoi sapuk neeku naa itur pee imbooyo inaare pe meya naa inakulukuoni. Neeku ina enkoitoi naiboorieki enterit pee meya enkare tenebo nitadoyio valio enkulupuoni toonkiwanchani enkiremore.

Kainyio enduata eno tenimira olairemoni ore enduata ai tenemara olairemoni enduata naipirta esiai enkiremore naa ekanyor nanu esiai enkiremore kanyor tenigira elairemok otii naa emurua ai aas esiai enkiremore amu kegira aretu iyiok iltung'ana oraa elaramatak loo nkishu manoto naa enda olchamba tee leleki amu nikipuo sokoni arashu nikipuo enkop nalakua ayau naa ena daa olchamba etaretoko sii iyiok ena manoto esiatin oo nkaik kira naa iyiok elairemok arashu kira iyiok elaramatak loo nkishu neeku kanyor nanu ena siai enkiremore hoo namara ninye nanu olairemoni neeku ena naa enduata naipirta esiai enkiremore

ore te kuna baa are te ramatare oo enkiremore naa kaisidai enkiremore oleng te nduata aai alang eramatare ore enkiremore naa enedupoto oleng alang eramatare amu kesiokini naaji atum endaa nanyae te siai enkiremore alang esiai eramatare. Niaku sidai teneibelekenyi aipang te ramatare nepuoi naa enkiremore amu ore ninye enkiremore naa keyau mbaa sidan agoru amu kerraa osina ore nkoitoi naidamuyu nearikie osina naa ketumi siaitin te leleki ore enkae naa enkiremore naa keyau endaa haraka neitobiraa sii enkoitoi nagirae aitumia enkop amu meinyali enterit oleng

Idim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene. Ee kaidim atolimu ajo kainyo nagira aasa tene. Ore tene naa kadolita olchamba otunoki irpaek. Ore kulo paek otunoki nidolita ajo etunoki too lainini kumok nadolita impaipi enkare napik na kulo paek enkare. Neeku ina adolita ana kegira aasa. Adol si kulo paek ajo etubulutua oleng' etubulua ena daa olchamba nitobira naa olopeny. Itobira olopeny ena terit nitobir esidai neeku kebulu edaa sidai. Ore naa kuko paek na keya ilapaitin ile peyie eoku nekes naa olepeny akesu irpaek. Esidai esiai enkiremore amu keyau edaa ayaki olepeny nitoki sii aku ketumi edaa nayai sokoni apuo amiraki ircustomani petumi naa iropiani naasieki biashara nairemieki olchamba oo nkulie baa sidan pookin

Kaji iko laramatak lomawua peitadoyio irgaasi oibguiko toloingangu ore eniko laramatak lomawua peitadoyio irgaasi longuiki toloingangi na kenare nimitoki aitumia ashu apim entoki naijo plastic irpuyai ,takataka akeyie pookin nayau enkijape chafubolaingange kenare nibooyo kulo aramatak lomaua esiaia enkijape toronon toloingangi ami kinyel oloingangi metaa metumi enchan ore pelauni enchan nakitodolu ajo meetae enkare naitookieki kuna dakin naijo maua kenare si nitimia irpaipi ashu eeta ntokitin nagira apik enapuruo enye kulo gasi ogira aasisho neaku ina na enkoitoi naidim ninche aitumia.